Ũndũ wa mbere ĩno nĩ tawa ĩrĩa ĩmũrĩkaga ũtukũ. ĩkoragwo ya kũmũrĩka icagi-inĩ kana mĩciĩ-inĩ ya andũ. Ũndũ wa mbere, ĩngĩkĩrwo na ĩmenyererwo riũa tondũ tawa ĩno maita maingĩ nĩĩthũkagio nĩ riũa kũhĩa mũno, ĩkĩrwo mĩtambo ĩngĩkorwo ĩkĩrigĩrĩria kũhĩa nĩ riũa kana matirio ĩngĩrigĩrĩria kũhĩa nĩ riũa, nĩgetha kũrigĩrĩria gũthira haraka. Haya wa kerĩ, mbura nĩĩmĩgũmagĩra mũno ĩkamĩthũkia, ĩngĩmenyererwo hingo ya mbura no hakorwo he hega.

ĩno ĩroneka nĩ rori ĩkuĩte mĩtĩ ya kũhanda. Gĩcigo-inĩ gĩakwa wĩkagwo ũũ kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. Mĩtĩ ĩno ĩkuagwo ũũ rĩngĩ yumĩte kwĩ thirikari, ĩgoka ĩkarehwo itũra-inĩ rĩa gwĩtũ, hakuhĩ tuge ta gwa cibũ ũguo. Nĩgetha ya yaigwo kũu ũguo tũgeterera mũthenya ta wa kũhanda mĩtĩ ĩyo ũkinye, ũkoragwo mũbange, tũgathiĩ tũkagĩra mĩtĩ ĩyo, tũkahanda mĩtitũ-inĩ, tũkaheyo ingĩ ya kũhanda mĩciĩ, nĩgetha tũkagitĩra marĩa matũrigicĩirie.

Ũyũ nĩ mũrĩmi ũngĩ nake, nĩ mbegũ aroneka anyitĩte. Nĩgetha gwĩka ũndũ ũyũ mũndũ ambaga gũcimba, angikorwo nĩ mũgũnda e naguo ũkamba gũcimba. Wacimba gũthondeka tĩri ,tĩri wahinya, ũgathondeka okorwo nĩ maĩ ũkaheaga, ũgathondeka mĩtaro, nĩgetha angĩkorwo nĩ maĩ ũrekĩra makahĩtũka wega mĩmera ĩkanyua . Warĩkia gũthondeka ũguo ũkenja tũmarima, wenja tũmarima ũkoya mbegũ yaku ũgathiĩ ũkĩrekagia ĩmwe kwa ĩmwe kana kũringana na ũrĩa wathĩtwo nĩ ũhandi wa mbegũ ĩyo ũrahanda, kũma hau rĩu nĩ gũthika. Kuma hau rĩu no gweterera mũmera ũmere ũkĩheaga maĩ.

Mbere ũyũ nĩ mũcere ũrĩmagwo kũgitĩra ng'aragu. Na bandr no ũrĩme wa mbeca, kwambararia economy.

Wambere ndona ũndũ ũyũ ndĩrona mũrĩmi mũnini. Mũrĩmi aroneka ndarĩ na hinya mũnene wa gũkorwo nĩararĩma mĩmera mĩingĩ, nĩũndũ wa thĩna wa maaĩ. Koguo aroneka ekĩrĩte itangi handũ igũrũ, ekagĩra maaĩ tuge ta wiki rita rĩmwe, nĩgetha kũmũhotithia kũrĩma kaũrĩmi karĩa enako kanini, tondũ nĩaroneka nĩarĩmĩte mboco, akarĩma mbembe, akarĩma nyanya. Koguo ũyũ nĩ ũrĩmi wa gũtukania, indo iria arĩmĩte haha nĩirakuonia ndarĩ na ũhoti ũcio mũnene, nĩ kũgeria arageria kũrĩma. Koguo, agekĩra maaĩ itangi-inĩ wiki rita rĩmwe, nĩgetha akahota kũhe mĩmera iyo yake maaĩ kũringana na ũrĩa abangĩte.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wa ngwacĩ, na ngwacĩ mbere nĩ irio, irio cia ũndũire. Nĩ mũmera ũngĩrĩma, either wa mbeca kana wa kũrĩa. Mũno mũno nĩ ũhũthagĩrwo kwendia, ũkona mbeca nĩgetha ũkahota kwendereithia maũndũ maku na mbere.

Ũyũ nĩ mũrĩmi mũnini, mũhere ũyũ wa maĩ tũwĩtaga wa barũ, na ti barũ ya kĩnungu nĩ barũ, barũ. Koguo nĩ maĩ maunithĩtio kuma mũtaroini, magatwarwo mũgũnda, nĩ njĩra ĩmwe ya ũrĩmi wa thikũ ici mũndũ angĩkorwo atarĩ na mbeca cia kũgũra macini ya kũhũra maĩ, ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa turahũthĩra kũrĩma na ndĩrĩ na ngarama nene torĩa ũngĩhũthĩra macini, tondũ maĩ maũmĩte ĩmwe kwa ĩmwe kuma rũĩ, no mĩtaro ũrathondeka, ũgacoka ũgatua kamũtaro kanini, gakũrehe maĩ kuma mũtaro ũcio main kũrehe mũgũnda. Nĩgetha wira waku rĩu no wona maĩ maku makinya mũgũnda no kuhinga ,wahinga makĩi ngĩra, ũgakorwo ũraceenjia gũcenjia, ĩyo raini yaihũra ugacenjia ũgatwara ingĩ.

Mbere ũkĩambĩrĩria ũrĩithia wa ng'ondũ no nginya ũkorwo na mĩararamo mĩnene ya mũgũnda tondũ ng'ondũ nĩ kĩndũ gĩciaranaga na haraka mũno. Kwa mũhiano ũngĩkorwo na ngondu ta ikũmi ũguo thutha wa mwaka ũgĩthira ngondũ nĩ okaragwo ĩciarĩte o ng'ondũ ĩciara o mwaka maita merĩ kwoguo wĩna mũgũnda mũnene ũrabatara kũrĩithia ngondũ ta ici wega, nĩgetha nginya igakũhotithia gũkorwo na ũthiĩ wa nambere.

Ĩno nĩ ngamĩra kũroneka rĩngĩ nĩ ta mũrimũ umĩrĩte mĩena ĩo ya Garissa kũrĩa ngamĩra ciumaga. Koguo nĩ ndagitarĩ wa thirikari aroneka akĩmĩhe ndawa na njĩra ya kũmĩtheca, nĩgetha rĩngĩ mũrimũ ũrĩa ĩnaguo ũthire kana ĩkorwo nĩ kũgirĩrĩria.

Ũyũ ndĩrona nĩ ũrĩmi wa mĩciri na thĩna ũrĩa ũkoragwo na ũrĩmi ũyũ maita marĩa maingĩ ta mwena wa nagwitũ nĩ kwaga thoko, thoko rĩngĩ ũgakora mĩciri nĩ ĩragũrwo na rĩngĩ ndĩragũrwo kwoguo nĩ ũrĩme na ngoro ĩnyitĩte kuonania wĩ mũmĩrĩru, kwoguo ũrĩmi wa mĩciri no ũkore rĩngĩ ĩragũrwo gĩbao, thate na rĩngĩ nginya ona rĩmwe nĩ gũita ũraita ũgakorwo nginya ũtonete itirathiĩ kwoguo ũgakorwo nĩ wathiĩ hathara ĩĩ nginya nĩ tũtambi nĩ ũhũrĩte ndawa nĩ ũhũthĩrĩte nĩ wĩkĩrĩte maĩ, rĩu maũndũ macio makinya hau itirarehe baita ona hanini.

Wambere mabuku marĩa wagĩrĩirwo kũiga nĩ makũruta, angĩkorwo nĩ ũrĩmi kũruta tuge nĩ ndawa ũragũraga, kana nĩ bataraica na indo iria ingĩ ta ndawa ya kũhũhĩra tũtambi. Rĩu ibuku no nginya wige nĩgetha rĩrĩa warĩma warĩkia gwĩka maũndũ macio mothe, no nginya ũkamenya kĩrĩa wagũrĩte na kĩrĩa wagetha. Rĩa kerĩ, maũndũ makũruta, kũruta nĩ aruti awĩra arĩa wĩnao ũkandĩka waheana wĩra ũkandĩka nĩgetha rĩrĩa ũgakorwo na magetha ũkarutithania wone kana nĩ baita wagĩa kana nĩkuo wacina.

Ũndũ wa mbere mokĩte gwĩka wega mũno tondũ, nginya mũrĩmi ũtarehota na araga ngombo yakwendereithia ũrĩmi wake. Arabu magacoka magoka magatũretera andũ a gũtũthomithia ũrĩa tũgũthiĩ na mbere na ũrĩmi na ũrĩmi mwega wĩna bainda. Koguo macoke marĩkia kũmuthomithia moke no mamũhe nginya ngombo nĩgetha mũendereithie ũrĩmi wanyu mũgacoka gũcokia mwagĩa magetha mega.

Ndona ũndũ ũyũ ndĩrona ũthondeki wa thigara, ũrĩa ũtuĩte andũ aingĩ mathiyaga guthũkũmĩra maũndũ ma ũyui wa thigara tondũ nginya mĩrimũ nĩĩingĩhĩte nĩũndũ wa ũnyui wa thigara.

Ndona maũndũ ta maya nyonaga ũgemu wa bũrũri. Ta kũrĩa nyamũ ihingagĩrwo rĩrĩa tũrenda gũkenia maitho tũgathiĩ kũu gũkoragwo kũgitĩre, nĩkĩo ũrona ngĩti ĩyo ĩcoretwo njogu igĩrĩ, koguo nĩ kuonania kũu nĩ kũndũ gũtaingagĩrwo o ũguo. Koguo nĩ maũndũ ma gũkenia bũrũri na andũ. Rĩrĩa andũ marenda gũcera mathiyaga kũu, gũkoragwo na andũ a kũmaceria kũu, nĩgetha nyamũ icio itikameke kĩũndũ kĩũru.

Tũrona nyũmba ĩcoretwo kĩama kĩa Jubilee. Gĩkĩ nĩ kĩama kĩrĩa kĩrĩgĩte gũtũtongoria, kĩarĩ kĩa mũtongoria wa bũrũri wetagwo Uhuru Kenyatta. Na nyũmba ĩno nĩyo ĩigagwo maũndũ ma bata marĩa matongoragia kĩama kĩu.

Nĩ nyonaga ĩno nyũmba tũmĩtaga KICC, ĩ Nairobi, ĩna maũndũ maingĩ. Rĩrĩa ma senator menda gũcemania mathiaga o kũu. Gũkũ nĩ kũndũ gwĩkagĩrwo mĩcemanio nĩ thirikari, nĩgetha maũndũ marĩa ĩra cira magakorwo mena thiri. Koguo ĩno nĩ nyũmba ĩkagĩrwo mĩcemanio nĩ thirikari rĩrĩa macemania.

Ĩno nĩ nduka ya wendia wa indo, ĩtagũo Killimall, wega wayo nĩ ũmwe na kĩrĩa ndĩmĩendeire nĩgũkorũo kĩrĩa wekatĩ, wetia wĩtagia na thimũ, ũkarĩha na thimũ maita marĩa maingĩ, na ũgacoka ũgatũmĩrwo o harĩa ũrĩ, ũkũrĩha o tigiti wa gũka ũreherwo kĩndũ kĩu. Na nĩ mateithagia mũno tondũ, ndũgũkorwo na mĩthiĩre ya gũtinda ũgĩthiĩ gwetha kĩndũ kĩu kũrĩa kĩrĩ. Ũragĩra thimũ-inĩ, ũgakĩona magakũrehera hau hakuhĩ nawe.

Ĩno nĩ ngʹombe, na mandagitarĩ ma mahiũ, mamĩnyitĩte nĩgetha mamĩhe ndawa, na ndĩrona tarĩ ndawa cia joka.